Ore kulo tingaai looji iltarakitani naa kegira aisaidia enkiremore amu keturoki iyiook olchamba nitayu enyarru natii olchamba aitobiraki neeku mitoki olchamba atum esankari naa kisaidia sii kulo tarakitani amu ketii irkulie laa keosh olchamba olchani naa keya ake netum niremoki inkaiutubulu, ore kuna tekei kutitik naa ketii inaaman ilchambai neosh olchani nemiraa siinche kuna motonyik naanya irpaek ashu dee enya ngano neeku sidan nena kutitik tekei oleng' amu kemanaa tolchambai aoshoki iyiook olchani nitelelek esiai oleng'.

Ore taadoi enasia omashinini nakegira aitadoyio ropiyani na kaitumia olaramatani lomasaa aitumia nona ropiyani alaaki ltunganak Orkarsis, neaku ore badala duo nintoki naji aiger ltunganak lintoki nai alak iropiyiani kumok na keitelelek na kunamashinini amu ninche naas esiai pookin meteleku akeyie esiai naunishoi ,esiai nairirae ntokitin ashu emashini ake yienalep ntokitin, neaku itelelia kuna mashinini esiai oleng.

Ore taata temurua aang na keatae enatoki nikijo irkishin, ore ena irrigation na keetae emashini naitumia petroli nitumia irpaipi neaku kewosh ake enamashini enkare tormutaro nilepie ambaka nilo alo aishorie olchamba lino enkare na ore pincho olchamba enkare neaku melau ,neaku ketumi endaa sapuk tolchamba tenkaraki na ningira aitumia inamashini nagira aitumia petroli nitelek esiai we nkishooroto olchamba lino enkare .

Ore peitu eimaa eunore oonkaitubulu tenkop pookin naa ore entoki edukuya meetai enkare tina kop nchere ketoyio inakop mesha nemetumi enchan saapuk oleng' neeku kekutitik irishat naatum inakop enkare, ore sii naai enkai naa enatoki nikijo ake aisinanisho amu ore pee miata iropiyiani ake naaji niturie olchamba lino nemeeta naa eninko tenijing' enkiremore arashu enijing eunore amu mkiata naa iropiyiani niturie ninye oladuo shamba, miata iropiyiani ninyiang'unyie enaduo peku nijo pee iun. Ore sii de enkae netii iltung'anak lemeeta imukundani ashu lemeeta ilchambai kulo tung'anak likijo squaters neeku metumoki naa amu mitum naa olchamba liun amu miata naa olchamba likinchooki apa.

Kesidai nai tenitumiainaji iroboti tenkaraki tolchambai amu ore entoki edukuya nemenaure robot ore roboti na keasisho dama okewarie neaku nai kisidai nai tenktumiai roboti alang teneaku ltunganak intoki alak pekiasaki esiai tolchamba, ore si eniare ore kuna roboti na nimitoki ninche aata enkata nayengianga neaku kitelelek naji esiai tenkolong nabo .

Ore entoki edukuya na ping'urakini lairemok mashinini natumoki aitelelia esiai enye, ore entoki eare na peing'urakini kuna tokitin naji robot amu kitelelek esiai amu menauru kuna roboti ore entoki euni na tenitumiai teknologia neaku nai empolea sidai naitobir enkulukuoni, ore eneonguan na tenitumiai technology naji ene AI amu keretoki nai olaremoni metayiolo ajo kanyio eyieu enakulukuoni ashu kaa daa euni tena kulukuoni.

Ore entoki edukuya na kaikilikuanishore tolangeni oyiolo esiai enkiremore, naikilikuanishore ajoki kanyio sa doi ngolikinot natii enakiremore ,orepaikilikuanishore tolangeni naninche lauta nkoitoi sidain naiko peyie maitoki na nona shidai atumanaa amitoki na nona golikinot atum wenasiai, ore si enkae naitumia imasaa omashinini tiatua enkiremore patumoki naa nai aipungusa garama ore ake enkingorunoto oltunganak laisiai.

Ore tenikiyieu nikishum endaa na enkitobir nkutiajijik omodio nikipik shumata orkujita nikitumoki na nai ashum endaa aang tinewueji nemitoki naa ngwesi aitoki anya ashu mitoki na anya oriri inadaa tenkaraki intobira enkaji sidai, ore enkae na enkitumia nkukurtok ore kuna tokitin naji irpaek, mpoosho onkano na ipik atua enkukuri niminyala ina daa tinewueji, neaku nejia kingo nikishum endaa tolchambai

Ore kuna daiki naatii mpirbili naa kesidan oleng' naa kelelek sii doi tumoto neeku naa ndaikin naatii mpirbili amu mintoki alo aing'oru iltung'anak oopuo aitayu ina daa kake endaa ena naa ketii ake mintoki aing'oru iropiyiani nintoki alo aing'orunyie iltung'anak pee epuo aitayu tolchamba neeku eji kesidai naake ina siai amu keeku naa ore ena daa naa ketii ake ninye available mintoki alo alitayu te mukunda.

Kuna mashinini e digital naa keisidaini oleng'

Ore taa ena kaitubului naji empusua naa kitayuni aitobiraki amu keetai naa mashinini naatumokini aakesunyie tolchambai pee mibukore neeku ore ena aitubului naji empuusua naa kitumiai keetai emshini naitumiai aitayu pole pole ashu akiti akiti pee mibukori tolchamba.

Ore ena siai oonkituak naa ninje oshi nakesu indaiki tolchambai lang', amu keyiolo atekesu ore entoki naijo olpayeki ashu ilnyanya ashu kitunguu naa atekesu amu iltunganak oobaraki imbaa, neme shapshap sii naa keyiolo sii duo aitobiraki ewoyi nepiki inadaa eneeku itayioki tol'chamba. Ore enkesare sapuk oleng' naa inkituak naasita temurua.

Nkoitoi e technology na kumok oleng ore entoki edukuya nikingo oshi na kintau irpaek nikilok tenkolong petumi naa atoi irpaek ashu pemetumoki na ainyala, nintoki si aitumia or fridge ore or fridge na ekipik ndakin pemengueyu endaa ashu peminyala endaa na ekipik oshi entoki naijo irpaek ,ompoosho nikipik enkano.

Ore tesiai oonkishu ekule naa kiata kuna mashinini naairopijie kule oleng' pee mitoki kule aasioki ainyiala naaji cooler, ore cooler naa kitobirr kule oleng' amu mitoki kule aasioki ainyiala tiatua ake ninye isaai tikitam oongwan ashu zaidi neeku mesioki taa kule ainyiala tenepiki ena mashini naji cooler tiatua duo irkijijini likimanya iyiook.

Ore kuna mashinini na nerertoto sapuk oleng amu keretoki lairemok esiai oleng, amu kelo ninepuo olairemoni oota ekai tikitam ashu ekai ake nye tomoni uni nemeeta ltunganak oidim aikesa iloshamba amu aisapuk iloshamba nakeimin tiinye endaa egirai akes neaku ore ake piitum nona mashinini napik endaa irbeniak na ekiret oleng amu kitoki aipungusa sininye endaa naimin tolchamba.

Ore technology nikintumia nakeetae kuna pompoi nanapi tonkoriong'i, neetae si di kuna pompoi onkaik. Ena di enkaina naata empira naado, naisujayieki nkishu aisujayie taata isuam ashu ntare, nkishu, nkineji, neeku kisaidia yiok ena teknolojia tenkisujata ontokiting. Ore si tenkipimoto orpaek, netae emashini naji ena naji weigh balance, nintumia naji ayiolounye ajo kebaa naji inkiloi orpaek nintayio tiatua olchamba ashunye eeka nabo ashu ekai are ashu quarter, ashu akeninye nusu eka tolchamba lino. Neeku nena teknolojia yiok kintumia pekitumoki aipimayie kulo duo paek lolchambai.

Ore teknolojia naa keshum endaa, nitoi pemetumoki enatoki naji bacteria enadaa amu kinyal naa bacteria endaa naitaini temukunta. Neeku ore akenye iyata enatoki e teknolojia, na kitobikoo esidano enaduo daa ino, amu itayio naa inaare nitoi tenaa irpaek akeyie iyata ashu tenaa mpoosho, na kitoi naa ina teknolojia, amu enkare oshi nainyal endaa tiatua olchamba lino.

Ore taata ping'or kulo shambai na kekes oshi iltung'anak, naa kimin endaa oleng. Amu kitadoyio iltung'anak endaa, nituny enkae daa tolchamba, neeku kimin nai endaa oleng. Ore pitumiai enatoki naji teknolojia, naa misho nadi teknolojia endaa imin tolchamba, naa kitobir si di amu, kitaa endaa eneshumata, ore nai inadaa neeku naji kemelok, niminyala endaa asioki, amu teknolojia naa igira aitumia. Neeku mesidai nai tenishori iltung'anak metaa ninche nai oitayu endaa tolchamba, eetae naa teknolojia nai naidim naji aitaa inadaa ene shumata, metaa merruoyo nai inadaa. Neeta si doi madini sidain.

Ore taa iyiook enaisho oolotorrok naa ikintumia oshi empuruo iinok ake enkima nitayu ina kima entoki nikijo empuruo ore ina puruo naa ninye naitoki aisho ilotorrok metaa mikiindim naai ilotorrok aatarr niking'orr, neeku ore kakipik ake ina puruo atua enkidong' oolotorok nikintayu naai enaisho ore ina aisho nikipik irbaketi ashu kipik irbenia naai oidim metaa kenap ina aisho ore orkengei nikipik iltoooi neeku nijuia taa naai kingo iyiook teninkintau enaisho olootorrok toonkidong'i aang'.

Ore taa kuna mashinini naitoi endaa naa kesidan oleng' amu itumia entoki naji ositima ore ele sitima naa ninye naai oitaa metaa kitayu enkare tiatua ina daa amu enkare doo oshi nainyial naai endaa ore naai metaa ore ena saa enikinchori irpaek naa keshali naa kinyiala naai lelo paek amu kejing' entoki nikijo bacteria lelo paek atua ore pee ejing' bacteria neeku lelo paek keeta esimu tenakaraki naa ina daa, neeku ore kuna mashinini naaitoi endaa naa kitobirr endaa oleng' amu mitoki naai endaa ang'uoi neeku kesidan nena mashinini oleng' naaitoi naai endaa tolchambai lang'.

Ore enyamali edukuya nayimari tekulo shambai sapukin naa kimin oshi endaa oleng amu ore naaji tenaa eyaata mashinini naitayu endaa tolchamba sapuk oleng naa kimie naa mashinini endaa sapuk oleng tenkaraki esapuko ele shamba ore sii najii teneku etipika iltung'ana metaa ninche ogira aikesu endaa tiatua ele shamba naa kimin naa endaa amu keeku naa sapuk esiai nimie na kulo tung'ana endaa kelelek naaji eitadoyio irpaek nelelek eitadoyio mboshok tolchamba neeku kiminie naaji endaa oleng ore enkae ore olchamba sapuk naa keyieu eropiani kumok oleng nimikiata iltung'ana kumok eropiani nikingesie neeku keyieu naaji eropiani kumok naleng peyie etumokini aitayu endaa tolchamba

Metii naboisho oolaturok olangeni ooyiolo imbaa enkiremore tena area. Olee amuu ore lelo tunganak nemeeta ninye kwasa enkopis tena area ang niaku imikitum oshi, mikitim oshi ina opis enye

Ore taa ena toki nikijo DigiFarm E Safaricom naa ene dupoto too lairemok loolamita olduka amu ore kulo airemok oolamita olduka naa ninche oota ilchambai naa ninche oounisho nemetii naa ilchambai olduka neeku metii naa DigiFarm ewuei nemetii ilairemok loolchambai neeku ore kulo tung'anak ama ore ena toki naji DigiFarm e Safaricom naa ewueji netii ilchambai elo neeku ore kulo tung'anak oolamita olduka naa ninche naa oota ilchambaai neeku ninche naa eret ena toki naji DigiFarm e Safaricom.

Ilepunye technologia enkiremore tomuruan poookin amu etelelia esiai netoponari si di endaa etomori, ore nkaitubulu kaisidan oleng, keeta nkaitubulu afya neaku ore enatoki naji technologia nisaidia oleng amu nye nkeyaitin nakata enatoki naji technologia amu keyau irkiek sidain amu keyau irkiek amu kipimuo tonkampunini neeta si dii technologia etaata neaku etaretui ntae oleng, etereto lairemok oleng ashu akeyie kulo orem nkaitubulu nanyai nijo endaa.

Nai serkali teneretu ilairemok oleng, pilepunye enkiremore ashu ilepunye si dii endaa tenkop. Ore nai eniko serkali naa, tenitadau akeyie bei ekuna tokiting naijo mpoleani, neeki yiok imashinini sidan nawosh nai enkare, nitobiraki nai yiok irkeek lolchambai leminyel endaa, irkeek nai laa kipimo te teknolojia, naa irkeek nai oidim ataa kisaidia inkaitubulu nikitum nai endaa sapuk oleng tiatua emurua nikimanya. Ore si nai enkae ore sirkali, kifaa nai neeu teknolojia nai naipimieki matejo endaa tolchamba. Metaa ore pintayu irpaek linonok, neetae emashini nayiolo naji kiwango ena kiasi naji orpaek lintayio, ashu impoosho, ashu akeyie endaa pookin, ashu nkwashen. Neeku keyieu nai nisaidia sirkali iltung'anak tina oitoi.

ore taa kuna kituak e kericho naa kenap oshi ilkiodoni, nitoki sii anap enchata naijio keremisho eji ore taa ,ele kuniyia oududo naa keudo naa pee etum aima enoshi majani toronok, ore naa inashata naa keudieki metupuku ina majani toronok ninguari esidai.

Ore taa teniyieu niyiolou ajo ewo endaa tol'chamba naakiteru, nai matejo ena daa naji ilpayek naa kiteru ilpayek airrimaa neeku mening enkare, neeku teninjo enkare ninepu ake etoyito imbenek. Neeku ore ake piinepu endaa pookin egira imbenek aatoyu aa nkuashen, aa payek, aamboosho naa iyielou naake ajo ewo ina tol'chamba naa kesidai naa tenitumoki, aikesa amu etoyito naa imbenek, neeku kimaanisha ajo ewo ina daa tukul tol'chamba lino.

ore naa ilairemok le siaya aitumiaya nena imashinini etekinolojia, naitumiaya oo ilashumba, esiana oo inkaitubulu, naatuuno ashu matejo kiwango edaa nanoto oltungani tolchamba, amu ore nena mashinini naiken ashu ina daa ninoto tol chamba naa kisidai amu, iyiolou akeninye ajo ore pee aitoki aturisho, naa kaitumiya kiwango oo ropiyiani, naaje amu kingenakaki naa asara toladuo shamba lino.

Ore taa entoki naitosidan irbaribarani naa tenepiki orbaribara entoki naji olaam amu teneeku ekeeta orbaribara olaam naa ketumoki ingarrin aashom nemitoki nena garrin aaruoyo, neeku ketumoki nena garrin aatijing' irmukundani nitayu ndaiki netumoki aawaita osokoni nemsioki nena daikin ainyiala neeku taa naaji ore irbaribarani sidan naa irbaribarani oota olaam nifaa pee epiki enkare pee mitoki enterit ajing' oladuo barabara.

Ore taa kuna masaa oolashumba nadol ake itumiyai tolchambai naa ketii nkutitik mashinini naa ketii doi ninye isimui naata ena toki naji survey, neeku ore pee itumia ina simu aman olchamba lino nilo aitaman olchamba niyiolou ajo kebaa olchamba eya neeku nusu eka eya neeku eka musima naa kiidim doi nena kutitik simui amu keeta teknolojia sidain naa kiipim neyiolou ajo kebaa ele shamba lino , neeku ore taa simui tukul etareto taa ilaremok amu kiwango olchamba eyieu neturr.

Ore taa ena teknologia naji ene Agri tech eteknologia naa kitutum ilairemok olanyiankak, amu kitumia naa enaoitoi olmutantao, neeku ore kulo anyiank pookin naa kepuo ina mutantao, nepuo aadol akeyie olairemoni pookin oota inkaitubulu namirita arashu oota endaa neponu ainyianku toochambai ore nai olairemoni otii Nairobi naa kedol ake teina oitoi e Agri tech technology ajo keeta olairemoni oje endaa natii ena kaunti naa kelotu ilo ainyiankani aya endaa tenkari ina teknologia e Agri tech. Neeku kesidai ina teknologia oleng' amu kisho naa ilairemok loochambai menoto siininje osokoni namirie imaa enye oleng'.

Ellee Eyawa takeyie technologia esidano oleng tiatua akeninye laramatak amu ore tenkaraki niyiolou ajo kalo shani awosh olchamba lai ashu kapolea taata natii osokoni natukoki atipika olchamba lai tenkaraki kuna simui naji smartphone nye si nijing google nikisaidia ajo kaasokoni taata nainyangu ena aitubului ashu enadaa na kaasokoni ena nanare pemilo naa hasara ila olairemoni, neaku kisaidia enatoki naji technologia lairemok peipumguza hasara tomasaa enye.

Ore taa enkabila orkeek naifaa pee eesishoreki tiatua aji oltung'ani naaji ogira ayierisho pookin naa kulo keek ootoito kake mishoruno pee kintumia ashu pee kidung' irkeek oshali, neeku sidai tenekiasishore irkeek ootoito amu lelo keek doi ninye ootoito etumoki enkima aibung'a netumoki sii aitooku endaa aitasioki, neeku keyieu naai nikiasishore irkeek ootoito.

Ore ena ramatare naji ene agritech, naa kegira aretu ilaramatak tenkalo onkishu. Amu ketii nai enkiteng namoi, netu iseki ayiolou. Kake ncho ake pemiata ena ramatare naji ene agritech, na kelelek eye enkiteng. Kake nchoo ake piata piyiolo piata ena naji agritech, na sidai amu seki ayiolou ilbulabul lenkiteng, niseki di ayiolou enkeeya naata enkiteng. Niseki ayiolou si di olchani lirem enaduo kiteng, tenkaraki taa ena keeya naibung'a. Neeku isaidia agritech ilaramatak, peyiolou enkeeya naata nkishu, nesioki doi aiokoa enkiteng eton itu eye, amu keeu naa asara tolaramatani, tenitu naa eseki ayiolou, ajo kaa keya eeta enaduo kiteng enye.

Ore taa agritech naa kisaidia ilaramatak ashu aa ilaunok loounito ndaikin pee etumoki aatayiolo ajo kaa keeya eeta ena masai ashu enaitubului natuuno nikiliki sii doi olchani liindim atuuno ore sii enkae naa keyau ena toki naji agritech amu asidai oleng' neyau kuna mashinini naai naoshieki enkare pee ees ina toki naji irrigation neeku ore taa naai iata agritech naa iyiolou naai ajo kamaa sa naai ele shamba laai kebaa naai inkaitubulu naidim atijing'a ele shamba tenkaraki igira aitumia naa kebaa endaa napuku tele shamba amu keeku naa iyiolo ajo kebaa naaji endaa nitum tolchamba lino.

Ore simui na kisaidia olaramatani. Ore ninye entoki edukuya, kisaidia olaramatani metayiolo ajo kanu kenya etumi enchan, ashu kanu elauni tenkaraki enasiai naji weather forecast. Neeku ore iyata inasimu, ekintodol ajoki ore taata emurua naje, kesha. Ashu ore tonkolong'i naje naponu, na kelotu enchan tolapaitin oje oponu, naa kelotu enchan. Ashu metumi enchan. Neeku ore simui na aisidan oleng, ekintodol erishata enchan, ashu erishata nemesha. Ore si duo simui, na itumoki naji aipimo olchamba lino igira aitumia ena teknolojia naji survey. Neeku ore nena simui kegira aretoki iltung'anak petum ajo kebaa olchamba latur, ashu kebaa nkaitubulu naun tialo esiai.

Keng'as aaku ore entoki edukuya naa angas nai aun endaa tolchamba, ore piitumoki atuuno nincho enaduo daa ino engare Ore piincho engare naa eaku naa etubulutua kuna aimurhua nekijokini naa naaji piitumoki airemoki niremoki dii sii olchamba lino aitibiraki nitoki nai aisho engare Naa kebul nai engolong metaa keeku naa nai ewo en'daa ino ashu iterutua im'benek atoyu, ninteru taa nai aing'uru iltunganak ashu ing'oru teknolojia oltung'anak ootumoki aitayu ina daa ino tolchamba teneeku naa. Nekitejo nai ore en'daa nawo naa en'daa naa keeku naa nai etoito im'benek nitumoki aitayu ina daa ino tolchamba peemetoyu naa en'daa kabisa Ning'oru nai matejo engarhi nipik endaa ino engarhi nitumoki aawa endaa ino ang'

Ore enatoki naji teknolojia newua roruat sapukin oleng amu ore naa taata teknolojia irkeek naa meatae enkeeya natumoki nai ainyala nkaitubulu o lairemoni. Keatae ake olchani naa ore ake piosh naduo nkaitubulu neishunye enaduo keey nanyeita endaa olairemoni. Ore sii dei neinyaaka teknojia ayau ake iyie kuna mashinini sidain oleng, naaturisho, keidim ina imaishini naa keitoki airemoki ilchambai oshi taata nikinyaakita adol oshi taata nainyaaka teknolojia aitai, neatae taata kuna kutiti ndegei kutitik naamna ilchambai aosh olchamba ilchani, kulo ilchambai sapukin naa esidai taa ena siai amu eipungusaki taata nai ilairemoni esiai nemeitoki aman, aman olchamba musima aitoki aosh olchani tengaraki naa kuna nteekei. Ore sii teknolojia neawua impoleani sidain nemeinyal nkuluponi amu ketii taata impoleani naa ore piipik enkuluponi nesasu enkuluponi, ore enaduo indaa nituno enaduo ilshamba nemeitoki aaku sidai, neinyal enkuluponi, near dei ninye kuna kutii nkokoni natii enkop neisaidia sii ninche enkuluponi tengaraki naa teknolojia naa eetua sidai, sidai naitoki aitopir enkuluponi neisho olaramatani meinyaaki ninye anyoto efaida.

Ore taa naaji tena ramatare naa ing'oru ormuhogoi lino ashu ing'oru kuna nduma inonok nintuku aitobiraki aiatayu akeyie nena sarng'abin naayaua tiatua olchamba ashu emukunda ino nidung'udung naaji kuna tuumani metaa duo naaji nkutitik niyau nena tuumani inonok apik enkolong' nintarr naai enkolong' kuna tuumani inonok ashu aa ele muhogoi lino nintarr nai enkolong' mpaka neishunye enkare naa kisaidia taa naaji olairemoni amu ore taa naai peeitoki ilo mhogo ashu nena tuumani aatoni tine wuei etiu neija etarra enkolong' nitudung'udung'o naa ketoni terishata naado naa keeku inya terishata naado itu inyiala ina daa ino.

Aikumok taa ingolikinot naimaa ilairemok tialo engitainoto en'daa tolchambai kutitik, ore entoki edukuya naa mitum endaa sapuk tiloshamba kiti amu teninosa engeeya kuna aitubulu inonok naa kutii duake ninje kuna aitubulu nituuno tolchamba naa keeku meeta naa entoki nintayu toladuo shamba amu aikiti naa ele shamba lino nebaiki naa ninosa ingwesi ashu enya engeeya Kuna akeyie nemeeta dii ninye olchani. Ore sii engae keya nilayu olchani liwosh oladuo shamba lino amu ketii ilkiek ogoli oleng laa keyieu iropiani kumok tukul neeku keya ninye nilau olchani liwosh oladuo shamba nemut naaduo engeeya inaduo kaitubulu inonok neeku meeta na entoki nitum tolchamba Ore sii engae ore kuna mashinini tokulo shambai kutitik naa kiinyal amu ore emshini sapuk nemejing oladuo shamba tenkaraki engitishu oladuo shamba Matejo tenelo aibelekenya etabayie muisho ninyalaki naa niaku mekintobiraki naa olairemoni amu mitumoki naa aitayu I en'daa amu sapukin naa kuna mashinini

Ore taa entoki edukuya tenayieu naaji naitumia tekinolojia tolchambai lee Kenya naa kaingoru Kuna masaa naaji robot amu menauru naa kias esiai dama okewari naipunguzaki nanu orkasi ore sii enkae naa kitumia olchani lee tekinolojia laidim naaji atorishie enkayaitin nanya olchamba lai neeku ore pee aitumia kulo keek lee tekinolojia mitoki enkeya aikata aisumbua tedaa ai ore sii ene uni laitumia naaji matejo Kuna mashinini naijio oltinga naturie olchamba lai naitoki najii naitumia ntekei naoshie olchani naitoki naaji aitumia Kuna mashinini nawosh enkare metaa duo naaji kataa emashini naa irpaipi naoshi olchamba lai enkare aitumia irrigation pee metomoki naa nkaitubulu ainei atoito amu kaata naa ena mashini nawosh enkare tolchamba

Olee ekumok mpukunot kumok oleng' naayaua ena toki naji teknolojia ore oshi taata naa kakintumia ena toki naji generator nawosh enkare ore ena generator naa iaas naai entoki naa ijo irrigation naa itum naaji ore nkaitubulu inonok naa keisho aitobiraki neeku naai endaa sapuk.

AItayiolo naai ntokitin kumok inkitayiolot oolomon oopuku tialo esiai enturore, ore entoki edukuya naa isimuui kuna tokiting naajo smartphone, ore pee ajing' smartphone naa kayiolou ake nkibelekenyat naatupukutuo tenkiremore naitoki sii aitumia entoki naji eredio amu ainining' redio esiai enturore te redio naitoki aitumia ena toki naji instagram naitumiaa whatsapp naitoki aitumia naaji ena toki nikijo X natumoki atayiolo ilomon oopuku tialo enturore.

Ore ilomon lenturore naa keya nadol kadol tesimu enkaina naji smartphone naitoki sii naai adol te TV kadol oshi te TV esiai enkiremore naitoki aning' te redio naitoki aning' tormutandao naitoki aning' torbarasani amu keya neponunui aifundisha iyiook enturore kuna ampunini naaji NGOs.

Ore entoki ee dukuya nayii nashilaa naa usafi oo laduo tankii lipikita kule meetae oltangi lipik kule chafu ing'asa aituku nayii ele tangi lino piitumoki atushuma naa kule inonok twineweji ore sii enkae entoki aingoru nayii kulo taankii laijo loolchumai omuu ore kulo taangi le plastic keinyel nayii kule neeku kerroyo nayii kule tenepiki nayii lelo tangii le plastic ore sii nayii enkae naa inguraa kulo tangii laijo meyieu nayii iropiyiani duoo kumok teninyangu intumia iropiyiani kutik amu elelek taa dii ilau iropiyiani neeku ore pemiyata iropiyiani nyang'u ake iye kulo tangii libaiki kanyorr nanu kulo tangii laa ninche abaiki iropiyiani pamaitoki naa ayaki koon garama naa keshum kule aitobiraki oleng' amu keeaku kule keeku keirobi kule nemesioki sii dii kule ainyala tooladuo tankii nagira ashumie inaduo ale ainei neeku atodua faida sapuk oleng' too kulo tankii oshumieki kule.

Ore esiai enkolong nisaidia ltunganak kumok oleng amu ketii murua nemebaki enatoki naji ositima neaku ore muruan kumok nikintumia adolishore kewarie ashu kintumia anaa ltai na enatoki naji solar kintumia tomuruan nituebaya ositima neaku sidai ta enatoki naji solar oleng keya nikincho incharge isimui, keya si nikintumia ayierishore amu ketii nkangitie naata kulo tokitin aitumiw solar ayierishore akenye dama enkolong natii enkolong, neaku sidai enatoki najo solar oleng ore akeenye ositima nama toronok oleng kake oreduo nai entoki nainyalaki yiok naketii muruan nemebaki elesitima na kitagoliki na yiok neaku kisaidia yiok enatoki naji solar amu ataa naju indimateyierishore, indim ainua kewarie pekinchobmatejo entoki naijo oltaa neaku kisaidia enatoki naji solar.

Ore taa tenkipimoto ekule naa keetai kuna mashinini naipimieki kule naaji weighing balance naa naigero any litres kiata sii doi kuna litai eetai lita kumi eetai lita ishirini eetai doi ninye oljug naa ninye nooshi iyiook kitum aipimie kule kigira aamiraki kule endairy, neeku nena oitoi oshi kiata iyiook enikimpimie kule.

Emashini edukuya naponaa enkisampuare oo olng`anayio naa ena mashini naji combined harvester. Ore combined harvester naa kisaidia olaturoni ashu olairemoni menoto naaji aitayu ilng`anayio lenyenak tolchamba nemeimin duo lelo ng`anayio hoo duo oleng. Neetae sii dii enkae naji sprayer naa kitumia naaji olairemoni awoshie olchamba lenye olchani netumoki naaji anoto ilng`anayio ashu netum enkisampuare oo olng`anayio kumok oleng. Neitokini aata entoki naji drown naitoki amanaa tolchamba adol shida naata olchamba. Naa keisaidia ina drawn oleng. Amu keeku ore pee emanaa tolchamba neyiolou enkeeya naata enkaitubului ino. Naa ekiliki sii dei olchani lidim atoosho inaduo aitubulu inonok, amu kitumia teknoloji oo lashumpa nagol oleng. Neetae sii diii nikiata kuna mashinini naoshieki enkare, kuna mashinini nawoshieki enkare, kuna ake mashinini naitumia irpaipi, nitumia petroli. Niaku ninche mashinini enaa ninche ntokitin oo lashumpa naponaa enkisampuare oo ilng`anayio pee metoyu nkaitubulu inonok.

ore nena mashinini naa lepishoreki too ilaramatak loo inkishu ekule, naa ore enedukuya idim aisumie inkera inonok, mee poki ngae otum ina mashini, amu enoo iropiyiani kumok, enyamali nabo ina nimikidim ilaremok lekawaida ainyangu, ore sii enire naa kii musa ilki lenkiteng, elelek imusa iltunganak , naa kingial sii ilkin lenkiteng emashini tenemeyiolo oltungani aitumiya.

Ore inkiri naa imasaa nasioki naaji anguoyu ashu, eji dii ninye kuna tokitin naaji irkuru . Neaku ore kuna mashinini ebarafu ashu, kulo tokitin loji fridge naa, kitobir nena nkiri amu, mintoki inkiri atum ina kirowuaj oshi nayau bacteria naitoki aisho inkiri metaa kengu ashu, engoyu doi inkiri, tenkaraki ekiti kirowuaj nayau bacteria . Neaku ore ake ena barafu olee isidai tukul amu, meyaki hasara oltungani omirita ake ninye nena nkiri tebusher . Neaku ore pee epik ilo fridge lebarafu naa ketoni inkiri inonok tenkata naado oleng, nimir inena nkiri inonok eta tenebik ewiki nabo naa keleku ake ingira amir nena nkiri amu, inonok naa amu, ebarafu ingira aitumia tee nkae oitoi ofriji . Naa isidai oleng amu, mitum hasara temirare oo masaa inonok ashu, inkiri inonok. Neaku isidai ena ramatare ebarafu oleng.

Ore nai esimu naa kees intokiting sidain oleng. Amu ore iyata esimu enkaina, ena nikijo smartphone na keeku naji i Google olchani oyieu inkaitubulu inonok. Nore ake pi Google ele shani te Google, naa itum ajo kalo shani osidai, tenkaraki kuna aitubulu ainei natuuno pekitumoki aisho enkisambuare orng'anayio kumok dininye ashu kincho naji faida. Neeku ore esimu entoki sidai oleng amu keeku naji ing'uraa kila kitu. Ning'uraa si doi enkolong nasha. Amu keetae oshi taata kuna nikijo weather prediction forecast. Naa ore iyiolou ajo kaun olchamba idia olong amu ebaiki nesha tenkaraki ena naa nikigira esimu aliki ajoki elelek esha tina wiki ashu towikii naponu, ashu tolapaitin tinye oponu. Neeku kisaidia nai olairemoni petumoki nai aipanga ajo kanu nai aidim atuuno imasaa ainei tolchamba, patum enkisambuare orng'anayio likintosha dininye ashu kiaki ninye faida tenturore ino. Neeku ore esimu, olee ewa aisho erishata sidai oleng, ashu erishata sapuk oleng, tenkalo ayaki olaturoni faida.

Ore kuna mashinini naagirai aitumia iloreren kumok ashu too nkulie kauntini, naa kegira ayau faida too laturok amu ore ninye entoki e dukuya nang`as kuna mashinini aayau naa kelelku esiai. Keitelelek esiai oleng olairemoni, mintoki olairemoni ayekenya aitoki alo aturr olchamba too nkaik nintoki alo aing`ori olchamba aturr too nkaik, nintoki alo aing`oru olchamba aturr eika amu keetae naa kulo tarakitani ooman nekituroki olchamba, neetae kuna kulie mashinini nintoki aapuo aatunoki inaduo aitubu ashu airemoki oladuo shamba lino metisidana. Neetae sii ninche kuna pomboi naitokini sii ninche aawoshie olchani. Niaku keyau ntokitin sidan oleng amu keyau enkisampuare oo ilng`anayio neitadoyio sii dii hasara nidim olaturoni lolchamba naaji anoto tiatua ele shamba lino. Neeku esidai naaji ena toki naji mashinini amu kegira aayawu duo hasara sapuk duo oleng.